ĩĩ nĩkĩonekanaga gĩcigu-inĩ gĩakwa, ndĩkĩbũthĩraga kũrora kana ndĩna ihu, nĩguo njikare ngĩmenyaga ũrĩa mbana na kaumaga fifty, ciringi mĩrongo ĩtano.